en iman iih obwotii oyoe boishoni netai, kiinoyoe boishoni netai iih ko kyabaibai mising iih amuun iih kionyiny tuguk chuton kiboree soda nebo kokakola kionyiny mising soda ichuton iih amuun kyoboiboinjinii amuun iih kinetai kinoyee, koo kinoyee netai iiih ko kii geny kabisaa olegiolwon baabanyun soda initon iih asigobiit aee, gii gagimande kebee town kiomyonii anendet iih agomutan sigindet nyuun noton babanyun agoo yegingogaginyaan iih anyoon anyun kebwaan tuget twaan iih inendet soda choton cheuchuton chu, kyoboiboenji anendet kinowesgeii gaa kogosoob agot iih ago kyabaibai misiing